Otas kata barua mimiyo ng'to bang' nyiepo e duka. Mae onyiso en ranyisi mar gik ma inyiewo kod pesa misechulo. Kod ng'ama ouso ni, gi tarik ma inyiepe kod nyingi. En gima itiyo godo e ranyisi gik ma, gik minyiewo.

Magi gin jothieth ma otero thieth e gwenge ka gwenge, kaka gwenge mag Maasai. Gikonyo Maasai kuom thieth ne nyithindo mag jo higa achiel ka duogo piny. En tich ma daktari timo kohero ahinya.

Magi yedhe ma iyudo mana e od thieth, kendo gin yedhe ma koka ikete otas. Kokamano ikete chupa koluwore gi andika mar yath kata andika mar chupa. En tich ma itimo gi daktari mopuodhi, kendo opuodhe gi serikal ma malo.

Ma en nonro ma otim gi jo fuambo kod keyo. Kendo en norno ma ichiwo gi otas kata mana gi lony ma sani kitiyo gi wang' jowi kata ng'we yamo.

Ma en lee ma ipidho gi jopur, kendo ichame ka ochiele kata otede. kendo omit ahinya, jopur ohero pidhe nikech omiyo jopur pesa kendo en lee madongo piyo ahinya.

Ma tich mowinjo otim gi ng'ato ma ohero tije kendo ong'eyo kaka itimo tijni maber. En tich mowinjo bedni itimo odiochieng' kodiochieng', kendo ng'ama biro e puodho pile ka pile.

Magi gin jopur ma oya kayo cham, kendo gi kayo cham mang'eny ahinya. Gimor kuom yuto ma giyudo e puodho, en baba gi chiege kata gi nyathine. Gimor ahinya.

Ma en ranyisi mar somo manyien, ma en ariyo auchiel auchiel adek. Ma nyiso niya, kuom higa mar ariyo owinjo bedni ikawo e ongala mapiny mogik. Higa mar auchiel owinjo bedni ikawo e ongala ma diere, higa mar auchiel, owinjo bedni ichak ikawo e ongala madiere mani malo matin. Kasto higa mar adek, owinjo bedni ikawo e ongala maduong' kata mana mbalariany.

Itime gi jogo ma olony e ng'we yamo ma sani, kata mana wang' jowi ma sani. En tich ma itmo gi joma osomo, kendo gin ging'eyo kata mana lony ahinya e gik ma sani ma ikelo gi ongala mar ng'we yamo.

Japur ma ong'eyo gima otimo, otiyo gi tol ma oriere tir ka opidho alode mage kata opidho oduma kata opidho nyanya. Mondo mi nyanya obedi ka oriere tir.

Mae en ranyisi mar riwruok maduong' ahinya, kendo ji ohero riwruogni. En riwruok ma konyo ji koluwore gi sirikal ma malo, kendo ji mor kod tijni ahinya. Ka gipuodho jogo ma otelo ne riwruogni, en riwruok ma tiyo e bwo sirikal maduong'.

Ne ayudo puodho mane onge mbolea ahinya. Bang' medo mbolea ne gima napidho, napidho alot mar skuma kendo nochiek kabisa. Alot no nauso kendo nomiya pesa mang'eny. Bang' yudo pesa no, namedo alode ma moko kaka mto, kaka kandhira, kendo gin alode mane aduoga uso ne joala mopogore. Manomiyo ohala mara mar pur odhi malo ahinya, en ohala maber kabisa kendo en ohala ma nyalo miyowa pesa ka pod watindo kata ka wadongo.

Nyanya watiyo godo e tedo chiemo, kendo chiemo moted gi nyanya en chiemo ma mit ahinya. Nyanya iuso kendo okelo pesa ne japur kata ne ng'amo use owuon. Nyanya komi dhiang', dhiang' bedo gi chiya ma mor kendo dhiang' bedo gi chiya maber ahinya.

Tijni owinjo otim gi ng'at ma ong'eyo ruwo yath, nikech en yath ma idhi ti godo ka ikwoyo kuom cham kata ikwoyo kuom alot ma opidhi gi. En tich ma owinjo bedni itimo gi jalony maber kendo ma ong'eyo tich ma otimo owuon.

Mae en ngano, ngano ka osebedo ma ma rabuor, igole e puodho kendo idine. Bang' ka ose dine, kothe idhi irego kendo itiyo godo loso ngano ma itiyogode udi e loso chapat kata itedo godo mandas. Kokamano, moko ikeyo e puo e kuonde mopogore opogore mag uso kata pinje ma oko.

Mae en oduma mar nyamula ma ogol e puodho, kendo kit oduma ni omit ka oted kode kuon. Kendo jopur ohero pidhe nikech kudni ok kethe, kata mana koth mang'eny ok nyal kethe. Jopur ohero pidhe ahinya, kendo gihere nikech kata mana jochiemo kata jonyiewo ohere kabisa. Okelo pesa mang'eny, koluwore goduma ma moko.

Ma en odumb nyamula, ma oka e puodho kendo owinjo bedni itere dala. En oduma ma kitedo kode kuon, kuone mit ahinya. kendo jopur ohere nikech kudni ok kethe kapod en e puodho, kata mana koth mang'eny ok kethe kapod en e puodho. En jopur ohero pidhe nikech kata mana jowero kata mana jonyiewo ohere ahinya nikech okelo pesa mang'eny.

Ma en japur ma okano kothe kuonde mowinjo kangie mondo gituo, kata mondo mi ong'i gi. Kata mondo mi okawgi odhi okomgi kama owinjore. En tich maber ne japur kano kothe mondo mi ka odiochieng' ochopo mar pidhogi, oyudo gi e yo mayot.

Mae en tangi, kaachiel gi yath ma owinjo ru ei tangi. Kasto ikwoyo ne nyanya, mondo nyanya odongi obed gi nyadhi maber. Mondo mi ochiegi kaka owinjore.

Mae en kit oganda, kendo oganda en chiemo ma tedo yot. To ka ose tede ma odonje dendwa, omiyowa teko mang'eny ma miyo watimo tijewa ma pile ka pile. Oganda en chiemo ma yot tedo ahinya.

Mae en kit kudni ma iluongo ni ofunyu, ofunyu iyudo e puodho kata iyude e ie yien ma otow. Ofunyu wamiyo gweno, kendo gweno ma omi ofunyu dongo piyo kendo dongo gi ngima maber.

Chon ne jopur biro kanyakla, kendo jalony mar pur mar kich ne puonjogi kaka kich owinjo obed ni pidho. Bang'e, ne gikawo gikma opuonjgi kendo gi timo gi kigin owuon. To lakini sani, jopur gi tinde gitiyo gi simbe gi mag ong'we yamo kata giyudo gigi e e nyakalondo kata giyudo gi e wang' jowi. Mane momiyo tijni tinde olokore kendo ok gibed kanyakla nikech gimora mora osetim negi mayot.

Picha nyiso wa gik ma beyo beyo ma kute mopogore opogore nyalo konyowa go e alworawa kata mana jopur gi wegi. Kata kamano, nitiere moko be ma richo. Kakawo kich, kich miyowa mo mawanyalo uso kata wanyalo chamo e ute wa. Kendo mo kich itiyo godo kaka yath.

Picha nyiso wa nyamin rabuon ma iluongo ni ngwacho. Ngwacho itedo ne nyithindo matindo nikech oyom kendo nyithindo nyalo chame mayot. Bang' chame, ngwacho miyo nyithindo teko maber, kendo miyo nyithindo dongo ka gin gi chiya ma jaber.

Picha nyiso wa jalony mang'uon e loso udi mondo mi onen maber gi picha ma nyasani. Ot bedo maler kendo ot bedo maber ma miyo mor kendo miyi kwe mayom e chunyi ka ineno picha go.

Picha nyiso wa kombe mar kich ma opidh gi ng'ato mabor e bungu kata mana alwora mar dala. Ma lee mora mora ok nyal chope kata ng'ato moro nono ok nyalo chope.

Ma endi en ng'at ma ong'uko apoyo kuom dongo, nikech otong'o apoyo ma ng'eny ka pok ochopo kama owinjo okaye. Kata owinjo ogole otere kama owinjore, oketho apoyo ma ng'eny ahinya.

Ler mar alwora dwarore e tijni, mondo mi diek ma opidhi obed gi ngima maber kendo obed gi chiya ma jaber. Gin diek ma miyowa ring'o kendo miyowa pesa ka ous gi kuonde mopogore opogore.

Pur mar oganda itimo e puothe ma dongo dongo e gweng'wa. Kendo itiyo gi tingni ma dongo dongo e lero puodho, e komo oganda. Kata sama ikayo oganda, kata sama itere kuonde kuonde mi iuse.

Ma en ombugu ma rach ahinya, kendo komako yien otwoyo nyaka yien. Ombugu ni ne watiyo godo, ka imule ne itugo kode gi nyithindo. Kendo ka ne omako yien, otwoyo yien ma rum te.

Magi joma konyowa e tije matindo tindo kaka loso alwora bedo maler, konyowa e tije mag puodho. Konyowa e tije mag dala kata mag udi, kaka beto dala bedo maler. Kata mana e bombe, e bombe gikonyowa e tije mang'eny, kaka loso bombe bedo maler. Kata mana konyo jowuoth madhi ma boyo ting'o misike gi kagitero kuonde mopogore opogore.

Ma en nyanya ma oseyang gi japur ni ochwoye gi kudni, kendo en nyanya ma owinjo opudh oko. Kata kokamano, owinjo onyiewne yath ma owinjore kode kasto olwoke godo. Ma nyanya marach, mokowinjo oket gi jowetene. Nikech kata mana tiyo okowinjo bedni itiyo kode e udi.

Pur mar pidho oduma gi oganda kumoro achiel osemiyowa yuto mang'eny bang' kinde k kinde. Nikech ka moro otho kendo okogolo yuto maber, moro nyalo golo yuto maber ne japur, mano osemiyowa yuto maber kendo ahinya. Koro japur ok yuag pur mare.

Mae en ng'ama oting' ma ohinyore ahinya, kendo ji onge mor nikech ohinyore mang'eny ma ok onyal kata mana wuotho. Nenore ni en ng'ano mane odhi e ng'anyo, kendo ne ohinyore e ng'anyo kanyo.

Ma en otas ma nyiso kit mwandu duto ma ng'ato nigodo. Oting'o gik moko kaka nying ng'ano owuon, nying chiege, kata mana pesa mag mwandu ma en godo go.

Magi gin nyithindo ma gore, kendo kang'iyo bathe aneno mama gi ma thego gi. Ma tugo marach ahinya kendo oko kel kwe alwora wa. Okowinjo otime gi nyithindo oho yaye, nikech en gima ok kel kwe e kinde wa.

Ma en chupa mo oting'o pi, kendo ikete e tie yien ma idwano dongi no. ikete mana odhiechienge ma pi onge, kata odiochieng' mar oro ma pi olal kendo chieng' ng'eny. Otindo pi kendo ober ne yien.

Magi gin dhok mang'eny ma opidh kanyachiel, kendo imiyo gi chiemo kanyachiel. Nikech ok gidwa ni gigore, kata gigudhre kumoro achiel, koro iketo negi chiemo mabor gi kuma gidake.